Icigo irĩa cikoragwo na maaĩ manini nĩ ikoragwo na thĩna wa kũmamenyerera, tondũ wa mbere, maaĩ macio nĩ manini, na koguo ũgakora andũ aingĩ nĩ mararũĩrĩra maaĩ. Ũgakora amwe mena maaĩ maingĩ, na arĩa angĩ matirĩ. Na koguo ũgakorwo wĩ thĩna mũnene, kuona gũtirĩ na wĩigananu wa kuoneka kwa maaĩ macio. Ũndũ ũngĩ, nĩ gũcenjia kwa rĩera. Kũndũ kũrĩa gũkoragwo na maaĩ manini, nĩ ũkoraga atĩ, rĩera rĩa kũndũ kũu kaingĩ rĩkoragwo rĩgĩcenjia mahinda kwa mahinda, ũgakora atĩ maaĩ marĩa maigĩte magĩcirĩria mekũmatwara kahinda kanene, ũgakora rĩera nĩ rĩacenjia, na koguo makaga maaĩ ma kũigana, na koguo gũgakorwo na thĩna wa kũmamenyerera. Ona ningĩ ũndũ ũngĩ, nĩ ũndũ wa kwaga mĩtaratara na mĩbango mĩega ya kũmenyerera maaĩ, o hamwe na ũtongoria. Nĩ ũkoraga atĩ, mĩbango ĩrĩa menayo ti mĩega, kana ndĩrakorwo ĩkĩmenyerera maaĩ macio wega, ona ningĩ andũ arĩa mathurĩtwo ta rĩngĩ kamĩtĩ ya gũkorwo ĩkĩrora ũrĩa maaĩ marahũthĩka, ũgakora andũ acio matirĩ wa wĩigĩrĩrĩki mũiganu, na koguo ũgakora atĩ maaĩ nĩ marakorwo makĩanangĩka. Ũndũ ũngĩ, nĩ kwaga kũndũ kwega, kana nyũmba njega cia kũiga maaĩ. Nĩ ũkoraga atĩ andũ acio matirĩ na kũndũ mangĩkorwo makĩiga maaĩ mao, na koguo kaingĩ ũgakora nĩ kwanangwo maranangwo.

Tĩĩri nĩ kĩndũ gĩa bata, na nĩ ũbati gũkorwo ũkĩmenyererwo, na nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa mũrĩmi ahanda, agakorwo na magetha maingĩ ona ma kũigana. Nĩ kũrĩ maũndũ matiganĩte marĩa mũndũ angĩkorwo agĩĩka, nĩguo kũmenyerera tĩĩri, na kũgirĩrĩria gũkorwo ũgĩthũka. Wa mbere, no ũkorwo ũkĩhanda mĩmera ĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩmenyerera tĩĩri. Ta rĩu mĩmera ta ngwacĩ kana mĩrĩĩo, ona mboco, nĩ ũkoraga atĩ ĩna mahuti manoru, na ũgakora nginya nĩ ĩratamba ũũ atĩ, nĩ ĩrakorwo ĩkĩkũra igũrũ rĩa tĩĩri, tĩĩri ũcio ũgakorwo ndũrakorwo ũkĩona riũa ihiũ, na ũguo ũgakorwo wĩ mwega, na ũtegũthũka. Ũndũ ũngĩ, nĩ gũtigĩrĩra atĩ, arĩmi nĩ manyihanyihia ũhũthĩri wa bataraitha cia kemiko, na makahĩmbĩria kũhũthĩra bataraitha cia kĩmerera ta thumu wa mahiũ ta ngũkũ, mbũri, ona kana ng'ombe, nĩguo gũtigĩrĩra tĩĩri nĩ waikara wĩ wĩna kĩmeerera ũrĩa wa kana ta ũrĩa wa tene. Ũndũ ũngĩ nĩ gũgarũra mĩmera ĩrĩa marahanda. Mũrĩmi agatigĩrĩra atĩ, nĩ arakorwo agĩcenjia kana kũgarũra mĩmera ĩrĩa arahanda mũgũnda-inĩ wake na imera. Akahanda okorwo kĩmera gĩkĩ arahandĩte mbembe, kĩu kĩngĩ akahanda kĩndũ kĩngĩ, na nĩgetha tĩĩri ndũgakorwo wa kũmenyera mũmera ũmwe.

Niĩ ndĩ ta mũrĩmi nĩ ngoragwo ngĩhũthĩra mai ma ngũkũ ũrĩmi-inĩ wakwa, tondũ nĩ ũkoragwo ũrĩ thumu mwega, na thumu ũkoragwo ũgĩteithĩrĩria mĩmera yakwa gũkũra wega. Wa mbere, gĩtũmi kĩa ndũmĩre thumu ũyũ, nĩ tondũ nĩ ngoragwo ngĩwona hakuhĩ, kana itegũbatara gũkorwo ngĩgũra, tondũ nĩ ngoragwo na ngũkũ gwakwa mũciĩ, na kũguo, thutha wa kahinda kaigana ũna nĩ thiaga ngaruta thumu ũcio, na ngaũhũthĩra harĩ ũrĩmi-inĩ wakwa. Ona ningĩ, gĩtũmi kĩa ndĩũtũmĩre kana ũguni wa thumu ũyũ, nĩ ũkoragwo na indo irĩa mĩmera yakwa ĩkoragwo ĩgĩbatara nyingĩ, na kũguo, nĩ ũkoragwo ũgĩteithĩrĩria kana kũhanyũkia mĩmera yakwa, nĩ ĩgakorwo ĩgĩkũra naihenya. Ona ningĩ thumu ũyũ, ndũkoragwo na kemiko ona irĩkũ kuona nĩ wa kĩmerera na ndĩũrutaga o gwakwa mũciĩ, na nyingĩ ona ndũkoragwo na gĩko, tondũ nĩ ngoragwo ngĩmenyerera indo irĩa ndĩraita kwa ngũkũ tarĩngĩ okorwo ndĩracitĩra muura, ngatigĩrĩra muura ũcio ndũrĩ na mahuti maingĩ, kana ndũrĩ na indo njũru. Na nĩgetha rĩrĩa ndoka kũruta thumu ũcio na kũũtwara gwakwa mũgũnda, ũgakorwo ũrĩ wa kĩguni kĩnene, na ũgateithĩrĩria mĩmera yakwa, o ũndũ ũmwe na gũkorwo ũkĩmenyerera tĩĩri wa mũgũnda wakwa, ndũgakorwo ũgĩthũka.

Hakwa niĩ mwene, noyone ũrĩmi ũtarĩ wa gũcimba mũgũnda nĩ ũkoragwo na ũguni no ũndũ ũmwe ũgakorwo na hathara, wa mbere harĩ ũguni, nĩ ũkoraga atĩ hĩndĩ ĩrĩa wakorwo wagũcimba mũgũnda waku, nĩ ũkoragwo ũkĩeheria ria na ningĩ ũgakorwo ngina ũkĩrĩma tĩri ũrĩa wĩna kũu thĩ, ũrĩa nĩguo tĩri ũrĩa mũnoru, ũngĩkorwo ũgĩteithĩrĩria mĩmera yaku gũkũra, negakorwo ĩgĩthiĩ na mbere wega, ona ningĩ ĩgakorwo ĩkĩongerera maciaro maku, ũndũ ũngĩ rĩrĩa wacimba nĩ ũkoragwo kaingĩ ũkĩeheria tũtambi tũrĩa tũngĩkorwo nginya twĩ rungu rwa tĩri, tũrĩa tũtangĩkorwo tũkĩeherio ũngĩaga gũcimba, no gakorwo ũkĩmenyerera mũgũnda waku, na nĩgetha magetha maku makorwo me mega, no rĩrĩa waga gũcimba mũgũnda, rĩmwe nĩ ũkoragaga atĩ nĩũ, mũgũnda ũcio nĩ mwega ũtarĩ mũcimbe, gũkĩra rĩrĩa ũtarĩ mũcimbe tondũ wa mbere, ndũgũkorwo ũkĩhũthĩra mbeca nyingĩ, onakana hinya mwĩingĩ gũcimba mũgũnda waku, no ũke ta rĩngĩ ũtũgũte ria rĩrĩa rĩ igũrũ ũke ũrĩtũgũtĩte, na ũtigĩrĩre ati mũgũnda waku ndũrĩ na ria rĩingĩ na ũke ũhandĩte, koguo ũgakorwo ũgĩkũhonokeria mbeca, ona mahinda, gũcimba mũgũnda kana kwaga kũũcimba, kũringanaga na matwa ma mũrĩmi, norĩa arenda kũhanda, ona nginya mbeca irĩa enacio, ona kana hinya wa kũrĩma.

Mĩario ĩgiĩ ũndũire nĩ ĩkoragwo ĩrĩ ya bata mũno, tondũ wa mbere, nĩ nĩ ĩkoragwo ĩgĩbundithia njiarwa irĩa cia hĩndĩ ĩyo, cikorwo ikĩmenya ũrĩa maũndũ mekagwo hĩndĩ ĩyo ya tene. Ona kana ikorwo na ũgĩ, mĩario ĩyo ĩgakorwo ĩkĩmongerera ũgĩ, na nĩgetha magakorwo mowĩ ũrĩa ũndũire wao ũrutagwo, kana ũrĩa andũ mekaga. Ta rĩu nĩ ũkoraga atĩ, rĩrĩa andũ maria maũndũ megiĩ ũndũire, nĩ ũkoraga andũ makĩmenya ũrĩa mabatiĩ gwĩka maũndũ matiganĩte ta angĩkorwo nĩ ta irua ũguo, makĩria ũndũire-inĩ wa gĩkũyũ, angĩkorwo nĩ kũracia. Maũndũ marĩa mabatiĩ gũkorwo magĩka, na maũndũ marĩa matabatiĩ gũkorwo magĩka. Ũndũ ũngĩ, mĩario ĩno nĩ ĩteithagia andũ gũkorwo makĩona ihonia cia mathĩna mao, ta rĩngĩ makarũmĩrĩra ũndũ ũrĩa andũ a tene mekaga, na nĩgetha magakorwo makĩona anja. Ona ningĩ mĩario ĩno, nĩ ĩkoragwo ĩgĩteithĩrĩria harĩ gũtwarithia na mbere ũndũire wa andũ, tondũ rĩrĩa mũndũ abundithio ũndũire, nake nĩ agĩaga na kanya ga gũbundithia mũndũ ũngĩ, nake mũndũ ũcio agabundithia ũngĩ, na ũndũire ũgathiĩ ũguo na mbere ũgĩthiĩ ũgĩkũraga, no ũgatwarithio na mbere, ũtegũteanĩrio.

Matukũ maya tũratũũra, nĩ kũrĩ na mathĩna kana moritũ maingĩ matũrigicĩirie. Na mũndũ kĩũmbe nĩ abatiĩ gũkorwo na njĩra, kana ahĩmbĩirie njĩra cia ũmenyereru, irĩa angĩkorwo akĩhũthĩra na nĩgetha imũteithĩrĩrie harĩ kũhũrana namo. Wa mbere, nĩ kũrĩ na moritũ ma kĩmbeca. Bũrũri nĩ ũtuĩkĩte na goro mũno, na ngarama ya mũtũrĩre ĩgathiĩ yambatĩrĩte, na kũguo mũndũ nĩ arabatara gwetha njĩra, irĩa angĩhota kũhũrana na ũndũ ũcio. Wa mbere, nĩ gũtigĩrĩra atĩ, nĩ weka maũndũ marĩa mothe thirikari ĩragũbatara, na nĩgetha ndũgakorwo wĩ mwena-inĩ mũũru wa thirikari. Ta rĩu gũtigĩrĩra nĩ warĩha magoti maku, nĩ ũraikarania wega na andũ. Ũcio nĩ ũndũ ũmwe ngoretwo ngĩka. Ningĩ, harĩ mwena wa mbeca, nĩ ngoretwo ngĩcaria njĩra itiganĩte irĩa ingĩkorwo ikiona ngĩona mbeca kuuma kũndũ gũtiganĩte, na nĩgetha ngakorwo atĩ hĩndĩ ciothe ndirakorwo ngĩĩrĩgĩrĩra mũcara wakwa. Ta rĩngĩ ona rĩrĩa wacererwo, ngakorwo atĩ maica makwa no mathiĩ na mbere, itarĩ na gũthĩnĩka. Ona ningĩ, nĩ gũtigĩrĩra atĩ, nĩ ndakorwo ngĩĩethera mahinda makwa ma gwĩkenia, ma kwaria na araata na bamĩrĩ, na nĩgetha ngakorwo ngĩmenyerera nginya ũgima wakwa wa mwĩrĩ.

Ĩno nĩ kandi ya bengi, kana ya kũrĩhĩra, neroneka nĩ kandi ya bengi ya Cooperative, ĩrĩa mũndũ akoragwo akĩheyo angĩkorwo we nĩ mũmemba wa bengi ĩyo, na nĩgetha akorwo akĩhũthĩra harĩ gũtũma, kana kwamũkĩra mbeca, kũrĩha, maũndũ ta macio megiĩ mbeca, kandi ĩno nĩ kĩndũ gĩa bata, na mũndũ rĩrĩa arakorwo akĩhũthĩra, wa mbere niĩ hakwa ngĩhũthĩra nĩngoretwo ngĩnyihĩrio mũtaratara wa kũhũthĩra, kana ngĩhonokerio mahinda, tondũ hĩndĩ ĩrĩa ndĩrenda kũmĩhũthĩra, no gũthiĩ ngamĩikia kamacini-inĩ karĩa mũndũ ekĩraga angĩkorwo nĩ kũrĩha arenda kũrĩha, na ngakorwo ngĩkĩra namba yakwa ya thiri, na kuuma hau ngakorwo nĩndĩhĩte mbeca ciakwa, rita rĩakwa rĩa mbere ngĩhũthĩra macini ĩno, ngĩmĩhũthĩrĩra ATM-inĩ, nĩ ndambire kũmaka, tondũ rĩrĩa ndekĩrire kandi ĩno hau, ndiakoragwo ngĩmenya atĩ macini ĩyo nĩ koragwo ĩkĩmĩguicia, na kwoguo nĩ ndarigirwo kaĩ kandi yakwa yathiĩ kũ, no kandi ĩno, nĩ kĩndũ ingĩkorwo ngĩra mũndũ athiĩ oye bengi-inĩ ĩrĩa eyandĩkithĩtie, tondũ nĩ ĩkoragwo ĩkĩhũthĩria mũndũ maica, na maica maku magakorwo atĩ nĩ mega, tondũ mĩrĩhĩre nĩhũ nĩũhũthĩirio.

Aya maroneka ta rĩ arĩmi, arĩa mokĩte gũkorwo makĩgetha magetha mao, na magakorwo atĩ nĩ marakenerera, tondũ nĩ maroneka atĩ nĩ makorwo makĩgetha magetha mega, na maciarĩte wega, na ũndũ ũrĩa ũronania nĩ magũkorwo na thogora mwega, kana nĩ mekuona mbeca rĩrĩa makorwo a gũtwara magetha maya mao thoko-inĩ. Andũ aya maroneka gũkorwo marĩmĩte ngonjeti, iria nĩ kĩndũ gĩkoragwo kĩrĩ gĩa bata harĩ mwĩrĩ wa mũndũ, na makĩrĩa kũrĩ andũ arĩa marenda kũgũithia kiro mĩrĩ-inĩ yao, kaingĩ nĩ ũkoraga ndagĩtarĩ kana ataramu a mĩrĩre makĩra andũ marĩe ngonjeti ici tondũ nĩ ĩkoragwo ĩgĩteithĩrĩria mĩrĩ yao. Ona ningĩ andũ aya no makorwo mokĩte gũthũrima, ũrĩa magetha marathiĩ nambere nagũkũra mĩgũnda-inĩ yao, na nĩguo ta rĩngĩ makorwo akũmenya nĩkĩ mangĩka nĩgetha kuongerera kuongerera magetha mao makorwo marĩ maingĩ, na kana nginya matigakorwo makũnyiha. Ona ningĩ no makorwo mokĩte gũthũrima kana mĩmera yao ĩna tũtambi, nĩ ĩrarĩo nĩ tũtambi ta igunyũ ũguo, na nĩgetha makorwo ta rĩngĩ makĩmenya ũrĩa megwĩka ta kũhũra ndawa kana kũmenya njĩra iria ingĩ mangĩhũthĩra.

Ũyũ ũronekana tarĩ ũhandi, ũrĩa ũngĩkorwo nĩ wa indo itiganĩte, kĩndũ ta nyeni, kĩndũ ta mboga, ona kana kĩndũ ta thibinanji. Rũrũrĩ-inĩ rwakwa, ũndũ ũyũ wĩkagwo, hĩndĩ ĩrĩa mũndũ kana mũrĩmi atua matua ma gũkorwo akĩrĩma kĩndũ gĩkĩ, agakorwo akĩharĩrĩria tuge no akorwo akĩhanda tuta ya kĩndũ kĩrĩa arenda kũhanda, ona kana akorwo agĩthiĩ kũgũra mĩngũrwa nduka-inĩ, ona kana kwĩ mũrĩmi ũrĩa ũngĩ. Thutha wa gwĩka ũguo, nĩ akoragwo akĩharĩrĩria handũ harĩa arenda kũhanda. Okorwo arenda kũhanda na mĩtaro, agacimba mĩtaro. Okorwo nĩ marima arenda, agacimba marima. Thutha-inĩ nĩ okaga agekĩra mĩũngũrwa ĩyo yake o, ĩtiganĩte na ũraihu ũrĩa arenda, na agoka akamĩĩkĩrĩra thumu na thutha-inĩ akamĩhanda. Ona ningĩ nĩ kũronekana andũ aya nĩ marahũthĩra wĩitĩrĩria wa maaĩ, ũrĩa wa matata, kũrĩa mũndũ athiaga akaara baibũ mĩtaro-inĩ ĩrĩa ahandĩte mĩmera yake, na agatigĩrĩra nĩ atheca marima, baibũ-inĩ ĩyo. Na nĩgetha atĩ, kana agathimithia wega atĩ o harĩa hena irima mũbaibũ-inĩ, nĩ hathimithanĩtie na harĩa mũmera ũhandĩtwo, na nĩgetha akorwo wa kũhingũrĩra maaĩ, agatigĩrĩra mĩmera yake yothe nĩ yagĩa maaĩ.